Kit nebo kamanut en yu ko bichu kailach abronisiek ak maskit so abronisiek kotoreti bik konai kole ngo ne inyorchinige anan ngo neitebsen en sipitali yutet Imuch ketinye kaimutyet age tugul ago toreti kora bik Ke distinguishen bik Che takitariek anan Che inyoise ak bik alak Che ter chemi en sipitali ko maskit kotoreti chito yon ketinye Homa anan ko ketinye tb kotoreti simaket chito nekokinyoe keswechi inendet mianoto anan ko tingoek choton Che katindoi inendet

Somet notet nebo chepkondok komiten konyil aeng, netai kumuche chito koboisyen simoit kosom chebo online money kou eng tripesa ,zenka branch ak Tala ,koimuche koboisyen bik alak physical loans kou chebakosame eng benkishek chotet chemengech.

eng yu imakyiniken karik chotet cheterterchin netai imuche iboisyen mokombet sikereren lainishek chutet akituben, ko nebo aeng imuche iboisyen koraa eik ak mokombanon ichute, so ko yon kebaisyen mokombet ko kit netai nayae ko akerer koron imbaret.

Inoni okere chito notet niko rongi bek kilasit kosanasana kobik chechang koyang kakwamis anan koyan safeni lunji kotam koibu bek kobwa meset sikonyet yan keyamishe chito imuchi iye bek amun kit ne advisable saiti koyache iye two liters chebo bek en betut sikoyai borto ngung koik hydrated amatkoik dihydrated anan koyan mabat koiko en borto ngung so noni kochito ovious ko chito nikoyomishe so kokomache kochuruktoyen bek anan kokatomo koyamis komache konamen bek sikor kora kokesunen bek